Ebaiki ene wueji aaata eripoto e biotisho tenkaraki Enki naa ninye naitabawua ene wueji, olee ashukoki Enkai enashe tenkaraki empiris, ore eniare ashukoki Enkai enashe amu ore aiteru enkisuma ai pookin meeta ae toki naatangorikia, meeta aitoki naa tenkaraki Enkai naa tenkaraki erripoto enye. Alimu nkiimarot naimayie, ore enkiimaroto e dukuya naimayie naa aiteru te primary olee nyuat ake onkidimat olee pee atonyuaa aidip aata shida neeku taa ore eniare, ekiata enkiti nyamali oo mpisai e sukuul tiatua ina kiti rishata neeku nabo sii ina tiatua nkiimarot naimayienanu tiatua enkishui ai . Ore ene uni. aata enkimaaroto oloirobi ,ore oloirobi naitanyamala akeyie te sukuul neeku Enkai ake ashukoki enashe tenkaraki ina naa ore sii enkae kiimaroto naa ene ramatare, kegol ena ramatare oo nkaulele toltungani lemeeta toltungani lemeyiolo aitobirai eramatare enye neeku.

Kaisidai teniata ropiyiani emoruao amu neme, tenimiata apa inkera inono nanotito isiatin niata apake iyie esiai ino sidai naa enkitobir naa ina siai amu keaku naa ore iyie itamorua mindim inakata ataasaki keon esiai kake iata naa mpisai inonok nitaasua apa nekingira sii aret m neaku ore faida natii atua ene wuei naa pingamu iyie impisai inono amu iyie naapa otonyua aasu . Neaku ore naa mpisai emoruao naa sidai ake tenemokuni aisho iltunganak pooki moruak mpisai enye amu ore naa oltungani moruo meetaa naa eniko peetumoki ashomo ataasa esiai naa amu etamorua naa , neaku ore mpisai emoruao naa kifaa pekinchori kulingana wemoruao ino niata amu merisioro naa iltunganak pookin , mintoris tenakata oltungani kiti oltungani moruo neaku kitejo ore mpisai emorua naa kifaa pe peishoori esidai amu meetae naa entoki sidai enaa enintobir oltungani moruo aikunaki taa nejia.

Ore enedukuya ifaa peyieolouni esiana ompisai naatae paa ore tenetumi esiana elulung'ata ompisai naatae niteruni tentoki naji budget, ore ina budget naa pigeri ntokitin pookin telulungata ore pooki toki nepikakini mpisai enye naishiakinore naa ninye easieki ina siai ompaka miipayu . Ore naa sii budget naa kifaa kegeri budget nemeeta entoki nagorikino entoki naigeroki tine wueji . Ore eniare naa kifaa peyioluni ajo ore ntokitin naigeri tine neyioloi bei enye , neyieoloi ewuei netumieki inakata naa pemepuo ropiyiani ainyialari, pemepuo ropiyiani aikunari entorono. Ore ene uni , kifaa paa ore oltungani oigerito , neyiolo aigerisho esidai, neyiolo entoki tenkariano peyie melo ake aitaroo.